Kodhi mar oganda, ema ayudo ni tije tek ahinya. Kendo oganda ka ipidho to nyaka irite e yo maber. Mokwongo ni oganda nitiere mopogore opogore. Koro nitiere moko ma nyaka ikom machiegni machiegni nikech kingelogi to bende ok gi bi ti e yo makare. Koro nyaka ipidhgi machiegni machiegni ma ok ongelore. Kaeto kendo gin gi kute mang'eny. Sa sama gisewuok eyi lo magisedongo ma giwuok e yi lo cha to nyaka to igo negi yath kendo yath manego kute go. Kendo nitiere tuoche moko bende miyudo ka oboke gi chako achaka tuo. Koro magoero bende nyaka igo ne gi yath. Koro tije tek. Nyaka seche ma koro igole e puodho makoro otuo cha, nyaka igole mana seche ma chieng' kech. To kendo jamni ma iyudo ka tije tek en diel. Diel tije tek ahinya. Diel kata kwaye en tije tek nikech gin ok gichal kaka rombe makwayo kumoro achiel. Iyudo ka moro odhi koni, moro odhi koni to moro odhi kocha, koro diel en gima tije tek ahinya en jamni matije tek ahinya.

Adieri chutho, tijni to ok ahere. Ndalo moko ne watero osiepna moro nyombo e piny moro miluongo ni Mfangano. To mondo ne wachop e pinyni chuno ni nyaka to ne waidhi yie. Yie mikwang'o gi ngai. Koro yiedhni ne wadhi to wa idhe e dala mar Homa Bay. Kor wawuok gimoro sa aboro mar odiochieng'. Koro kwasewuok, to ne wan ji mang'eny madhi kar apar gi abich kama. Waidho yiedhni, ochak kwang'e gi ngai. To ka wadhi ma wachopo e chuny nam, nam Lolwe, nikech pinyni, en en chula, to en mana e chuny nam Lolwe kuchocho. Koro kane wachopo e chuny nam, to yie opowore. Ochako golo pi. Koro aparo ni yawa, to koro jok malupo gi, gito gilup nang'o. Koro ka gichopo e chuny nam ka, to ere kaka gilupo. Kopo ni yie opowore ne gi kama to gitimo nang'o? Kata kony giyudo kanye? Gino ne okawa gi paro mang'eny ahinya ma awacho ni ah ato tij lup ni ok anyal nikech ka koro idho a idha yie mondo wadhi nyombo te ema koro tek kama mayie moro emane obiro ma okonyowa ma ogolwa e yie motuch ni ma oketwa e yie machielo mane awacho niya aa anto tijni ok anyal.

Kae aneno oyoyo jomoko bende luonge ni atudo, to oyoyo ni kangiye onyuolo nyithindo mangeny, en gi nyithindo ka madhi mana 20,manyisoni ne otoko tong mangeny kabisa, to chal ni ngato opidhe to ngama opidhe ni aparoni orite maber kabisa nikech aneno ka oyoyo ni kata atudoni kendo aneno ka ochwe, dende ber kendo opugno maber to kendo onyuolo nyithindo, otoyo nyithindo mangeny gin nyithindo madhi mana 20 to mondo iyud ni oyoyo otoyo nyithindo mangeny kama mano nyiso ni norite maber, kendo nyithinde gi ler inenoo ka giler, gionge gi tuo moro amora kendo nenore ni gichiemo maber kendo oritgi maber. Kendo kangiyo kata kuma gidakeni, ngama opidho oyoyo ni chalni ogero negi ot moro kaendi mar bao kendo odni ler kata kuma gibedeni ler koro maendi en gima ber ahinya kendo aparoni maendi e kaka onego obedni irito oyoyo kata irito atudo, onego obedni ithiedhe, imiye yath maber odongo kuma ler eka bende dipo ka otokoni tong mangeny kendo otoyo nyithindo mangeny nikech ka koro iyudo nyithindo 20 maendi nyiso ni iyudo ohala maber kabisa kendo angeni japur ni en ngama mor ahinya

Maendi en olemo to olemo ni odongo ga e yath manigi kuthe mangeny kata olemoni en be en gi kuthe moko e dende, koro olemoni kichame mokuongo nyaka igole e yadhe ni ka itang nono to kuthe negi ochuoyi. Koro kisegole e yadhe ni maber ma kudho moro amora ok ochuoyi tikawe tingade gi pala ikuong igolo pote maoko no migol kuthe ne go te tete oko tee maok iwe kata achiel nikech kata kiweyo moro tobet ka imuony tobet ka ochuoyo dandi, koro kisegolo kuthene go ero ma idango pote no maber tokoro idong gi nyaiye cha, koro nyaiye cha ema koro inyalo kao kata ojiko moro matin mar chai cha to ema koro ichodhe godo tichame kendo omit, nyaiye no orachar ga koro en inyalo chame gi ojiko no ero to ichame achama ma mos tobende oja dhiloga jii nikech ok cham emangeny ,kipo kichame mangeny ahinya tiyudo ka bende odhili maponi ichalk iweya aweya kanyo koro en indile andila matin, ichame achama matin ok rikni kode ok yadhe, en ichame achama matin, togima angeyo kode en ni omit ,omit sidang, omit ahinya kendo en olemo maber ahinya kendo ogero del kendo ogengo tuoche mangeny

Wilo cham mipuro nigi ohala mangeny kendo maber sana ne japur, nikech wakaw ni ipidho oganda tingeni oganda en cham maloso loo kendo kipidhe tiyudo ka loni koro bedo maber kendo gik mangeny nyalo donge maber machalo kaka oduma, kata kal, kata omuogo kata cham machielo nikech oganda en cham maloso loo. Koro ober ahinya kendo oumo wii loo makata ka koth ochwe to koth ok ywer loo ma loo kethre, koro kipidho oganda kaito sama chielo kendo e pur machielo iiketo oduma mano bedo gima ber ahinya. Tokendo wilo cham e puodho nigi ber mangeny nikech iyudo ka samoro oganda ne nigi tuo moro tokoro kiwile ibiro ichako iketo odumat okoro tuo mar oganda cha dhi lal. Tokane iketo oganda to. ichak ibiro iketo mana oduma kendo e komo machielo kata manyien ibiro yudo ka tuo oganda cha koro pod dhi mana mbele. Koro bedo ni iwilo cham seche ma ipuro kata ikomo e chiri kata opon to iyudo ka koro iketho tuoche, iketho kute moko manyalo chandi e puodho kanyo koro mano miyo japur...

Yawa adier mar adier, e piny ma Kisumo jopur neno matek kendo gin gi pek mang'eny e ndalo mag koth, moloyo to koth mar chiri. Kodhni biro ga mang'eny ma jopur ma ni Kisumo moloyo to jopur manitiere Ahero yudo koth mang'eny kendo pi biro mang'eny ma pi pong' puodho ma kata koro cham ok nyal dongo. Kata jamni ok nyal dhi kwath nikech lum onge pi oumo lum te. To iyudo ni kata mana nyithindo ok nyal dhi skul. Kata mana chopo e osiptal bedo matek ahinya. Koro jopur neno matek e dala mar Kisumo to moloyo e piny mar Ahero e piny mar Kano. Ahero ni e yi Kano. Nikech iyudo ni pigni kobiro mang'eny goula mang'eny iyudo koumo puodho, oumo cham te. Cham kendo koro ok dongi. Cham othirno athira kata itim mana ang'o nikech pigni biro mang'eny makata ibar mana oula samoro iyudo ka omuomo oula ni. Odwaro mana oula mibaro gi tinga maduong' mar sirkal cha. To koro ka gionge gi tinga ni to gineno pek mngeny ahinya nikech pigni kosepong'o puodho to mondo cham odongi bedo matek. Koro iyudo ka japur ongiew kodhi oketo opuro gi tinga kendo ochulo. To koro mondo cham ni odongi bedo matek. Koro maendi en pek ahinya ne jopur ma Ahero.

Oganda ma nyasungu en odwaro koth me diere. Ok odwar koth mang'eny ahinya bende ok odwar koth matin ahinya. Koro, e kinde ma koth ng'eny, nitiere gik ma nyaka tim. Kies puro puodho to mokuongo nyaki ibar pi. Nyaka ibar oula. Nyaka ibar pi kuma koro oula biro kadhie ma koro kata ka koth obiro mang'eny to ok pong' puodho. Nikech ka pigni opong'o puodho to oganda ni ok bi ti e yo maber. Koro ka isebaro oula no, to ikawo oganda, kodhi mar oganda ma nyasungu ni ti kawo tol tirieyo a tung' puodho nyaka tung' nikech ber kipidhe e laini achiel ok ni ongelore ongelore ongelore. Nikech mano samoro goyo yath kata mana doye samoro nyalo bedo matek. Koro kiserieyo tol tipidhe mondo odong e laini moriere kabisa. Kisetimo mano to oganda ni nyaka go ne yath. E gi tuoche, en gi kute. Koro eseche modongoni, odongo ga dweche moko madhi adek ka pok okaye. Koro kinde mipidhe gi seche ma ka pok ikaye nitiere yedhe ma nyaka igone mondo otiek kute gi, otiek tuoche eka dipo ka ikayo gimoro malong'o, ia gi keyo mabel ma ok iyudo, ok idhi, ok ilal. Koro mano e kaka ipidho oganda ni.

An gi pacha, aparo ni kapimo chae kod kahawa to aparo ni chae ni gi ohala maber moloyo kahawa. Nikech mokwongo, chae tije ok tek ahinya kipimo gi kahawa. Kendo chae tuoche ne ok ng'eny ahinya kipimo gi kahawa. Chae tuoche ne tin to kahawa bet ka tuoche ne dwa bede mang'eny kendo bet ka en gi kute mang'eny moloyo chae. Tiyudo ni chae e kise pidhe modongo maber tiyudo ka kendo koro kosegolo ite ne ka, to itenego e ma ing'wedo. Ite ne go mayom mani gi malogo ema ing'wedo. To kiseng'wedo itenego to ochako ogolo mane ite machielo. Kong'wedo itenego tochako ogolo mana ite machielo. To kahawa, iyudo ni olemo ne ka nitie mana ndalo mogologie. Kosegolo olemo go ni i mikayo, tichako irito kendo matin mochako ogol olemo. Koro nitie ndalo moko ma olemo go dok chien. Ma kendo chuni ni nyaka ipudhe oko kata nyaka ibete mondo ochak oti kendo maber. To iyudo ni chae ento kosechako golo ite ka, to koro ite no ema ikayo akaya to biro kawo higni mang'eny mond ipudhe oko mond ichak ipidh manyien. Koro aneno ni chae ni gi ohala moloyo kahawa.

Tijni ni gi nengo ahinya e aluora wa. Ma en tich mar pidho gwen. Kendo gwen en ohala kata tich manigi nengo ahinya. Nikech kipidho gwen ibedo gi tong' to ginyuolo ni tong', ti nyalo uso tong' go. To bende kihero ikawo moko matin inyalo chamo e odi gi jo odi, gi nyithindi kendo gidongo nyithindo motegno maber, Samoro bendi inya kawo gwen gi to iuso gi kaka ring'o. Inyalo negogi kata iuso gi ausa mangima to iyudo pesa maber. Koro tijni en tich manigi nengo ahinya e aluora wa. Nikech mokwongo, kaingi gwen ahinya ahinya mok gin ma nyamzungu kaka aneno kaendi magi gwen mana ma dala wa kaendi. Gin kendo tuoche gi tindo. Kendo be ok gi chend ahinya e yor chiemo, ok giyier chiemo ahinya. Gin inyalo weyo gi aweya kata gikwayo e pap to gi eyi dala to gidok ginindo aninda e ute gi. Koro ok gimiyi pek ahinya e yore mag manyo negi chiemo kata ngiewo chiemo kata thiedhogi. Koro iyudo ohala mang'eny. in gi chiemo in gi tong'.

Koro an atiyo kod wilo cham e puodho kinde ka kinde. Mokuongo , wan gi kinde mag chiri kod kinde mag opon. Koro iyudo ni kinde mag chiri e, en ndalo ma koth chweye mang'eny ahinya .Koro kinde mag chiri ahinya ahinya aja pidho cham machalo kaka oduma, nikech oduma en koth mang'eny ok kethe ahinya to be ok obed gi kute kata tuoche mang'eny mabiro gi koth. Koro e kinde mag chiri ma koth ng'enye to apidho oduma to koro kobiro e kinde mag opon ma koth tin to koro ok apidh oduma, apidho cham machalo kaka oganda. Oganda ok dwar koth mang'eny nikech koth mang'eny kelo ne twoche mang'eny kendo kelo ne nyaka kute ma miyo ok odong maber koro ok ika oganda malong'o .Kendo ko ochopo kuma koro obedo ni otwo to kendo koro odwaro mana chieng' ok odwar koth. Koro e kinde mag opon chutho chutho an apidho ga oganda. Koro ajawilo ga oduma gi oganda, oduma e ndalo chiri ,oganda e ndalo mag opon.

Chutho chutho,, oduma ber ka ipidho e kinde mar chiri. Kinde mar chiri e kinde ma koth chweye mang'eny to oduma dwaro koth moromo, odwaro koth mang'eny okdwar koth matin nikech mokuongo okawo ndalo moko mo ochwakore ki ipime gi cham mamoko ka oganda. Oganda iyudo mana ka kawo dweche adek to oduma seche moko kawo dweche ma dhi kata abich moko dhi nyaka auchiel. To nitiere pinje ma moko ma iyudo ka odhi nyaka dweche abiriyo ,aboro kuchocho. Koro chutho chutho kaber, to oduma onego opidhi ndalo kata kinde mar chiri ma koth ng’eny mondo kik obed ni oremo pi nikech en seche mi ipidhe cha ma owuok e loo cha to odwaro pi moromo, morome maber kabisa ahinya. Koro kesewuok kosechako dongo cha kendo to kendo ochako odwaro pi mo oromo to seche ma koro odwa golo wino ma koro oduma dwa chako wuok cha, kendo odwaro pii seche ma koro pi onego dog chien, en seche ma koro odwa chako two cha koro seche ka ema koro pii onego odog chien kendo koro okoth odog chien to iyudo ni e ngima ne tee odwaro koth kendo mo oromo. Koro ober gi ndalo chiri.

Koro oduma ipidho e dwe mar adek kata dwe mar ang'wen kanyo e gweng' wa. koro dwe mar adek ,dwe mar angwen kanyo ki idhi dwe mar abich kanyo e ma iyudo koth mang'eny ma iluongo ni koth mar chiri to jo moko bende chako pidhe e dwe mar apar ga achiel kanyo kata dwe mar apar kanyo nikech kanyo be nitiere koth ma chwok mi iluongo ni koth mar opon. To niere okenge ma iluwo ka ipidho oduma e gweng' wa. Mokuongo kosepur puodho maber kendo wan wa ja puro gi tinga e gweng' wa nikech tinga puro puodho maber kendo donjo e loo kweye donjo e i loo maber tinde bet ko ohewo kwe dhiang nikech kwe tinga donjo e loo kendo oloko loo maber koro ki isepuro gi tinga jo moko be chako yore to jo moko be kosepuro to komo akoma. To ahinya wahero komo gi tol koro kiseketo tol to ikomo ki iluwo tol no ero, jomoko keto gik mi iluongo ni mbolea to jo moko to bende komo akoma ma ok gi keto mbolea go nikech nitiere kuonde moko ma pod loo ber koro mano e kaka wa.

Tijni ni gi ber mang'eny. Ma tich mar pidho rombe. Kendo ka in japith mar rombe in gi ber mang'eny kendo in gi ohala mang'eny. Mokwongo, rombo inyalo uso kendo ginyuolore. Inyalo chako kata matin kata mana adek to iyudo ka higa orumo to koro in kata mana gi abich nikech gichuoloro. To mano be ahinya. Kendo ka in gi rombe nyalo uso samoro in gi dich moro kata gimoro odiyi kata in gi pek moro kumoro, inyalo kawo rombo to iuso to iyudo pesa e yo ma piyo piyo ahinya. To bende rombo ber ni samoro inyalo kawe in kata gi welo kata jomoko olimi kata in gi nyasi moro inyalo kawo rombo moro achiel to inego to itedo ne wendi korO pachi ok chandre kata ni idhi golo chiemo kanye kata ni ibiro timo nang'o nikech inyalo kawo akawa rombo moro achiel to inego. Koro tijni en tich maber kendo en gi ohala maber ahinya. To kendo iyudo ni nitie rombo moko ma be nigi yier mang'eny. Dend gi opong gi yier kendo yiergi noero ilielo. Inyalo lielo michok yiergino to idhi iuso ne jok maloso lewni. Koro yiergino be inyalo yudo e ohala.